Yo mining eng chito imbaret, kechengei kinuok, che echen ak kendochin ng'ung'unyek chematindoi koik, chebusbus, kinuok. Ak yeityo kelunchi ingqej, chepkilumta, kinuk choton, akinaga bek ingwek choton komitwn en kinuet. kobwonei ingechutok komie amun en abokora korahisi kinaga bek amun miten en bii yutonyu.

Kakiyo ingwek kibka kienyechi akiseken akesorok akinde sanitenbtaban agechob chabati chekakiseken akinde sanit nywan neter en taban akechob mandasi ak banyek ak en taban ak mandasi ak banyek chekakinde sanit agenge kinde kachumbari chekakiseken kitunguik ak nyanyik akinde Dania

Mochome boishoni amun mogere komii tililindoo yutet, anan ng'alekab usafi. Bendo konyolu kebele en ole tilil, ak kilolchii maat Nebo magaa. Benyi kokakilolchi maat nekakonyii bendoo oorek. Komomiten ngalekab tililindo, komochome kot missing.

Chu ko amitwagik chekyoldo chekakechop en supermarket anan en hotelishek kakinde kibabet netrchips chekakechop Che tayari Kiam akinde kibabet age kebab chekakechop akende kibabet age chips chekakechop akende kachumbari babet nekiteno amitwagik chuton ko kialdo chekakechop Koba supermarket anan ko hotels

Ko korobon rapta neo kot mising, maranet ne eng yotok kokotuch tola tukuk ab bik. Miten korik bek kwenet kapwa bek chechang kot mising, akomiten lagok ak bik che echen tabanutab bek kokerei korikwai koloei bek ak tukukwai .

Enyu agere pandek chekimin temindet en imbar, amaruryo pandechotok. Manam lain pandek amu kima kokeswek chekororon. Pandiat agenge agenge ako magesen mologenik ako agenge. Kakoyep temindet koipchi tukchi pandechu mobek chotok koipchi teta.

Enyu kekere emet ne melewet, nemami kiy nenyalil , ogot agenge. Kakobek tuga kopar rupet, ako kakesor tuga kinde karit kimut. kopa ole kaikai amun kokobek tuga mising kotiengei, kemeut neo en yutok nemomi kit neamei teta, ng'ung'unyek kityo. Akot ketik kokikoyomio mising amun eng kemeut neo.

Ichechu ko kitunguuk che kikimin en imbaar. Chekikerer bereisisiek ak kinde lain kitunguuk lemon. Akirechi beek chekibore, irrigation en. paipusiek en imbaar. Sikoyotyiin been imbaranitok, sikobwa ketunguik komie en imbaar ama baar beek. Anan Kombar kiy agetugul.

Kakimin ketunguuk en imbar chechang kot mising , ak kai kikiyai irrigation en imbar akomitei paipushek che chang cheke pumbonchin bek sikobit konaga imbaranitok simayomio ketunguuk eng kasartab kemeut, akot yon momi ropta konagii bek.

Kikichop bokisisiek chebo bokoinik chechang kot mising akinde ng'ung'unyek bokisisiek orit , aketutanen ingwek anan logiek bokisisiek chutok orit olemi ng'ung'unyek kikiminchi kora alak ingwek bokisisiechutok orit akenogi bek ak kobwa ingwek kokororonekitu kot mising amun ng'ung'unyek che kikinde che busbus chekaon ak kinagu bek.

Ba kamanut baishoni Nebo ribet ab nego amun konu lechinaik chechang kot mising kakibaen amitwagik en ziro Chu chekakindechi mainget kechiriet ngeyalda kesiche rabinik ak kibuchi koraa Nebo ngechirek akeminen tuguk en imbar koik imbolea

Boisietab ripetab tuga kobo kamanut kot mising eng kokwet amun teta kogonu faida chechang en chito. Teta kesiche chego che kimuche kepaen loog ak keboisien en kapchi anan yekagochanga chego, kialdo enin, en market kialdechin biik ak kesich rapinik. Kimuche kora kialda teta ak kesich rapinik che chang ak kisomesanen loog anan kerip keyaen biashara. Teta kopo maana.

Chu ko giraffe che miten eng mbugek ole kiboe tiongik miten kora tiongik che mengechen kora eng ireu che agere ak rhinos komiten kora, kabwa giraffe nyo koe beek eng ole kikechopchi ole telelengei beek asi koei tiongikab osinet beek kou eng maasai mara kotinye kora ole yeen beek tiongichu.

Inoni ko ingokiet nesubendo netinye arek chik chetagu en cheu chemengechen chesani arek chik Komi kamenyin akomiten ingokyani ole nekiten ak tiangik Che Atari en ingokyani tiangik Chu komuche kongem ingokiet ak arek chik

Eng yu agere ingokiet nemiten ak arek che mengechen che bo ingokiani eng batetab ingokiani kekere tiongik che bo osinet che imuche kwam ingokiet anan kwam arekab ingokiet eng osinoni.

Boishoni ko kararan kot missing. kokibaal ainet, anan kering'et newoo neteremengee beek ak kinder injirenik chekiboe. Ak kindee netit baraaka asikewerchin injirenichutonchakula, kobuun netit barak. Anan ko ng'wony en beek. Injirenik kicheru che kakoyekitun ak kialdaa ak kesich rabinik anan kiam injirenichutet

Ichechu ko ingwek chebo kipkaa che kigimin en ngainet. Kikiip ngungunyek asinyekinde ole ngainet kungungunyek che kororon, akinde mbolea ak kinaga beek ingwechuton. Ak kiyai komie ingwechu, ago ingwekab kipkaa ko gororon.

En Yu ko Chito afamer nekibai segemik kabangan maingonik en olekichob kobaten segemik akonde segemik orit Koen Yu kokanyongoswe Chito kotko kokorur kumiat Nebae segemik chuton kailagei Chito komie kolum gei kolum neunek akolum togoch asikobit Kose kumik chekikochob segemik

A home boishietab minetab viazi, amun minetab viazi, imine ak mowo kasit nekeyochi viazinik. Kokobol temindoni biasiat agenge, ako netindoi aarek chechang. Kasitab biasi chekokebol kotinye market newoo kot missing. Akimuche ketem biasi en arawek somok, kokoruryoo ak ialde ak isikyigei faida, anan rabinik chechang kot missing.

Eng yun komiten ofisaek che echen chebo kap Agriculture ole mi show eng kiwanja ko kanyo temindet asi kobarta tukuknyi ak kinetis akobo ole kimindoi sukuma ak faida ne kinyorjingei eng minsetab sukuma ak ole kimuchi kora kesikji keswek che kororon chebo sukuma ak ole market ole kimuchi kealdeji sukuma.

En yu ko kot ab chito ole kaba ofisaek che ba kab Agriculture koba keker ole minda temik indisinik, ibaru neba imbaret ndisinik en mbaret nyin asikobit kinet ole kiminda indisinik chebo kisasa ak ole kimuche kesikto indisink choto.

Ichechu ko watermelon che kitem chito imbarenyi ak kongot ipko busbusit ak konam komin keswekab watermelon kingo kakomin keswekab watermelon konam kosember eng kila akotuti tumdo ak eng inguni kokonam watermelon koiiyo logoek che kokoyam keam che kakoechekitu ako konyo eng imbarenyi asi kwalda watermelon kwoldoji chemungarainik ak konyorjigei rabiishek.

Chu ko katunguuk chukokekes en mbaret. akokororon kot miising' kikese kesuutik chutok akibwa kiiito kiit neeo, hemait anan ko kinwet neoo akelulukchi tukuk akeseraser komatkochilgei asikomanunio ketunguuk komakialdechi temindet kororon ketunguuchu kot miising'

ichek chu ko ketunguuk chekakebal. kimine ketunguuk chekaketem mbaret kokararanit aking'ot mbaret kotko makomiten suswek, akekerer, akemin ketunguuk, akinaga peek yamaroboni ropta ketunguu chutok. koen kasarta kitigin nebo arawek somok kokakekes ketunguuk chutok akialda amun ketunguuk chekiame chemugulen kokororon kot miising'

en yu ko mbaret nekikitem aketilatil akitcha kegerer peresisiek akemin keswek ap cabbage sikinagi peek yamami ropta anankorobonchi akebite en kila asikomugul komyie cabbage. en arawek somok kokakoruryo cabbage akinamkialdechi temik anan biik en ndonyo cabbage.

En yu ko chemungaraindet ak biik chebo kap agriculture ole kinetisye agobo ole kimuche keminda indisinik anan ko watermelon anan ko logoek alak ak ole kimuchi keripto amitwogichuton en imbar ak ye kageput. Ineti mama inito agobo tuguk che chang agobo minetab tuguchu ak keswek che kororon kora olegimuche kenyorchi.

En yu kegere terektaa ak chito nekstotee terektaa. Oletemisie icheket en imbaar, akongoole imbaaret kokararanit asikobiit konyon kogolso reminder, kokochob imbaret kokararanit terekta missing.

En yuh komiten ofisaek che echen chemiten ole kokidrillenen bek. Kokidrilen beek, koyoob ngwony asikobiit kinagaa bik chemenye olitok. Asikobiit komokiser etyoo beek en kasartaa nemomi roptaa anan en kasarta neboo kemeut. Kimuch kosich bik chenegiten en yu beek, ak koyai irrigation ak konagaa kit agetugul ak keboishien en korikyok

Boisioni kobo komonut kot miising'. minet ap ketik kobo komonut kot miising' amu toreti en tuguk chechang'. Ketik kotoreti kore ropta anan kotoret us ya ngaus usondet neo komait korik, toreti kora ketik asikobit kesich baoinik chekitekse, toreti bik ketik kesich kwenik, toreti bik ketik keteke korik. yae kasiit neo ketik. toreti ketik kora ng'ung'unyek asikomalaa peek ng'ung'unyek ya ngaet ropta

En Yu komiten kabtakataka nekikiyumchi takatagaek akchubainik chesamisen asikobit kebel akomiten ketit neon sunflower nekarut en yutet en kabtakatakaekmur irouton kot mising

Bo kamanut kot minetab suswek eng compound asi kobit komachil bik koik akora kosiyon karobon ropta neo kotoreti suswek nyukunyek asiko mala beek ak kora kochobei compound ko kararanit suswek.

Boishetab baetab ng'ororek ko kasit neoo kot mising amun ng'ororek kochome kwaam ketik ak kotok ko yoche ngororek keket kobaa olemiten osnet asikobit kwaam ketik ak kwome balalenikab ketit ak kwomee sokekab ketik ak kotok sikobiyoso kot mising.

Minet ap ndisinik kebale keringet neloo kot miising' akeitcha kende mbolea akinaga peek akeitcha kenam arwet ap ndisiot kemin aketub ak ng'ung'unyek. Tubet ap ng'ung'unyek komakitube kochang'a akot koet miising' akokituche nafasi nekindoi mbolea en kila ak kila

Baisyet ap kemin ndisinik ke pale keringet ne mao kot mising'. Kinde mbolea aki nakaa peek ak kityo keip ndisiot ake min, aki tuch ak ng'ung'unyek, ak inde mbolea kora ndisionoto ak inde peek che chang mising'.

Eng ireu komite lagokab skull ak mwalimo ne kwanet ole kakiba field osinet ole mi ketik asi koba kinet akobo environment ak keyoe kora kanetisionotok ko practical kegerei ketik ak kinetigei akobo tukuk chekigerjigei eng osinet orit.

En baishoni komakingei imbaret nekikechob kokararanit kot mising akyeityo keib terekta nenyon kochabet lainishek en imbaret niton sikobit kochab koraa bererishek cheimuche keminchi tuguk en oret Nebo nyumnyumindo

Irogu ko emet ne melewet kot miising' nematamite ropta mami ki agetugul nenyalil en rou amu mami suswek, mami ketik komachang' ketik ako koik murram chemite en yu korute biik koik, akomite tuga chechang' chetoku checheng'ate cheaame sakek apketik chetakonyalilen en rokutet

Ireyu ko emet nematamiten robta nemamitenbsuswek kabisa miten kityo ketik chenyalilen agengeagenge akomiten tuga chechang cheagete en yuton Kwame ketik Chemiten en ireutet kikoik geny koroban amun mamiten suswek

Chechu ko ketik che kegimin en imbar agi naga peek, ageib ng'ung'unyek che kikinde.

Ireu ko kabetiit ole kibiten keetik anan ketik, konde temindet seleleisiek ireyu chekokisuur ngungunyek konyii. Asikobiit kinde seedlings chebo keetik chekinokyingei. Ak kinagaa beek ya kakonaam lain, kinaam kioldechi teemik chemoche komin keetik.

Ichechu ko lagok chemiten show cheororu kot missing akobo environment anan climate ineti biik akobo maana nebo kerib nature nebo kemin ketik kerib oinosiek kerib ketik ab timin ketes kemin ketik ibortoo lagochu akobo climate change ineti biik kot missing en tuguk baronok chekasir ana kartasisiek cheibortoo chesomonokse

Strawberry ko ketik ko kagemin en imbar chu ko mengechen ako nam koet mising'. Ako nam koit logoek chik. Yo kago rurya strawberry kiput aki aldechi piik che ame strawberry ana che baisyet logoek chu.

Minetab ketik ko Kararan kot mising kibole keringet nemoloo mising ak kinde mbolea ak kinaga bek ak kemin ketik ak ketub ak ngungunyek Che ma Chang ak kinaga bek kila yon moroboni asikobit korut komie toreti bik ketik en kwenik anan en tekset anan korib environment ak korib ngungunyek asi malaaa bek yon karobon neo

Chu ko amitwogik che koges ak kema bo koyamyo kuo bandek anan ko tuguk alak che amitwogik. Ye kagema bo koyamyo simanunio, kegonor en kuniok che kagirat kutuswek asigopit keip koba soko anan kialdechi biik chemache.

Chechu ko wamama chebire simoit selfie. Kanam simoit ako birke togoch chuak selfie. Ye ko kagotar tuiyek negamiten asigobiit ko posten en internet ko WhatsApp ana ko Facebook

En yu ko piik che yae tuyet en hoteli. Kapa hoteli si kopit koyai tuyet nyuan kong'alalen tuguk cheba kamanut. Tuguk che imuche kotinye sabenywan ana ko biashara neyai. Tuiyoni komiten ichegen kibagenge komache si koyanchin kiit agenge .

En yu kegere asikarik ab kalyet komi mama nekoribis en ngwony nemi koun mi ki ne kichenge en ngwony miten kit nekeyoe investigation en yu anan kechenge kioto asikarik ab kalyet

En yu ko garit newo, rorit newo neibe keetik chekikikbit en seleisiek. Seleleisiek chuton ko kinde ngungunyek ak kinde keetik ak keerib bokoyechekitun. Kokinde rorit asikobiit keib koba olekioldoen, anan keibchii chito nekakwal ibakomin keetik.

Ochome missing boishoni bo mindetab ketik amun ketik kobokomonut kot missing en kipkosobe ketik kotoreti kiteksen kimuche koraa ketil kebel makaa, kimuche koraa ketil koik kwenik. Ketik koraa kotere ngungunyek asimala beek yon kokoyet roptaa anan komaran emet kotoreti bik koraa ketik en uset yon use neo sikopit komalaa korik ketik kotoreti bik.

En yu kegere ngamiet neo kot mising ak chepioset ne kanam rogoet ne kagirotyi ngamiet. Ngamiani kobo emetab north easten kiboisien keloen tuguk en emoninitok. Emetab north eastern ko melewet kot mising mami agot suswek. Namege ak ingamiet.

En yu kokabeti anan greenhouse ele kikibiten ketik anan ko ingwek, kisemberi akitutishechin timdo asi kopit korut ketik anan tuguk che kikimin en orit yuto komnye ainaki bek semnberi pichu akututi timndo koistake.

En yu ko chepyoset nikimin mosong'ik, mosong'ik chutan kokiechekitun kotmising ako kokonam kosich lokoek mosong'ik, ak kakere mama kotko kokoyam mosongik kekes, mosong'ik chokokoyam kekes ko kokonyo ak kokosich kabisa molokenik cheyame kibakebir ako mang mosong'ik chekararn chekeng'ae koik pushek.

Kakobal en imbar beresit nemoche sikominchi tukuk ak yekan ko kakobalak beresit komin konde mbolea ak konam konde tukuk chemoche komin ngo pandek ngo ngendek anan ko tukuk alak asikopit yekokoropon korut tukuk chuton kamin en irou.

Ichekchu ko ng'ororek chekikichopchi kemal oliyiiee peek, kakoagetat kotkoam melel konyokoyee peek chekikire akemaal yootok oleyiiee ng'ororek peek asikobiit komamurit peek ko kikimal kwo barak amatiechatiech peek kokikichpchi peechutok kokaranit asikotililitu peek chwai atkankila

Temishet temindoni en imbar kosemberi tukuk chik chekitem cheu ketunguk en imbar ako tutishejin timdo kostogee a sikopit komataren omitwokik ketumguuk boishen mokombet ak koboishen eut kosemberi ketumguuk chuton.

Imbarani komite tukuk chechang chekikimin mite bandek ako miten nyanyik , nyanyi chu koki subar ak ketik asiko pit komalulya, miten kora bek che kikipal chemiten cherubeke ak tukuchuto kikimin asikinaki tukuk chikakimin en imbar en kasarta ab kemeut , miten chito nesemberi amitwakik chuton en imbar akotuti timdo.

Achame baishani pa pek amun pechu ko pek che kiktretaen en ele yabu, akitya kobun paiput akoi ireyu en en ireyu kokimal lekitaken pechutan asikomamurit ole kitaken pek akopar tililido ab pekchuto ,pek chetililen che kitache che kikechukchukan ak ketretaen komnye.

En yu komiten temik chegagoba imbaret nyuan asikyi piit kogas tuguk che kagimin. Kogobut sukuma chechang kot mising' , chegororon, che nyalilen ak konde wheelbarrow asigoip kowa gaa. Kora koput kitunguuk che kager put chegageruryo.

En yu komite temik che kakobut sukuma chekararanek kot missing che kikimin en imbar akeyachi irrigation kabut sukuma akonde wilbaret asikopit kopiman ako pa koalda kabut kora ketunguuk chekikimin en imbar asikopit kopiman akopa kolada en indonyo.

Pakamanut baishani mitei imbar amuu paishet ab irrigation eng imbar kokararan kot missing yamamitei ropta kee paishe irrigation initani kee bitiny amitwakik chekakimin eng imbar asokopti komayamia akorut komie kouu elekimaktai

Enereyu ko temindet nebae ingokenik paishet ab kebai ingokenik komeche kot nee kikitech nee kararan kot missing nee machutu toyndo ibkwam ingokenik akonyalu koo oo tililinda koitak miite tuguk chekebae ingokenik ake konekikachinee bek ake konekindachin amitwakik akonyalu kora kee chanjan ingongenik chutak kongetee betuk angenge akoi kotar chanjo tugul chee kimachin ngee asiikopit komanda mianwakik eng ingogenik

Enuu ko temindet nee kimin kitunguik ak bandek eng imbar kakochap peresisiek eng imbar chee imuchii koser bek yangamaran emet soo kopit komala ngungunyek bek eng imbar ak kitunguik ak tuguk chekakimin eng impar chape pererisen nyii ak kechinget komie asikopit koser peek eng impar komalaa tuguk

Enuu ketesetai kepite corona chito nebo health anan nikisomanichi ngalek ab health kipite olatugul asikopit komandandit corona anan sikopit komeyaa kutik asikopit manampik amuu corona kokit nee barepik kot missing

Baet ab ngororek ko kararan kot missing ak kechirek amuu mamachin kee paishet neoo ngororek chutok kwamee kit aketugul nee nyalil asikopit kokon faida neoo kot missing kee ket kopa osnet asikwam katok ak suswek ak balaliat ab ketit akoyakakoetkosich arwet akokon faida neoo

Boishoni kobo komonut kebai ingokenik, asikonget ingokenik kolok mainik. Yekokesich mainik kobo faida nebo kwongut mainik. Amun kimuche kialdaa en tuket anan indonyo mainik akesikyii rabinik. Anan ko mainichutom kora kimuche kebabs akikochi ingokyeet neshebe asikokeny ingokyeet ak kesich aarek chechang. Kotesak ingokenik bo mana mainik.

Spinach ko kororon nebo kwongut en ngalekab afya kimi yekokebut spinach keseke kiwon kotililekitun kot missing ak beek chechang akeseken akinde maa ko kakebel mwaitab kinde maa ak kinde nyanyik spinach. Yekokinde maa kinam keserven spinach kotesetai korotik spinach ko korotik.

Reu ko emet ne yamat kot mising' amun mamiten ropta, ak mata miten suswek ago chang' ng'ung'unyek. Mi chito ne kagochap compound nenyinet ako min ketik. Nyalil koioto. Mi ketik che nyalilen ako miten suswek amun inagi peek chito ketik ak suswek en compound nenyinet.

En yu ko wo boiboiyet kot mising' amun en watermelon negagorur negogoet. Ka go put emindet watermelon en imbarenyin. Ago tayari pa ke alda en ndonyo.

En yu ko ka kemin tuguk en imbar ak kemache kechap paiput ke chapchini irrigation asigonag peek tuminutik chekagimin asige bar kemeut anan ko yamya akowa hasara .

Minetab ketik Kobo komonut kot missing kiole seleleishek ak kisur ngungunyek asikinde tenderek che terter chebo ketik akinaka beek yekakobwa komye kioldejin bik ana kianvataisen konyon kwal bik ketik juton asikobit komin jitukul en korikwak anan en emet kotukul amun ketit ko maana en toreti bik kot missing.

En yu komiten ofisaek chebo agriculture imbar agenge nega kimin tuminutik asigo pit kochigil ago geminut chito ele rutundo komie

En yu ko biik ap kapagriculture cheneti biik olekimindoi Spinach. Spinach kebale keringet akinde mbolea akemin spinach, yekakemin spinach inage peek kila ya mamite ropta. eng' kasarta ap ropta konagi ropta peek spinach ichu akobwa komyie akebit en kasarta nekanam tiong'ik

en yu kokeadvatiasani tuguk chetoreti, amitwogik chetoreti lagook asikobit koek healthy anan koechekitu komyie, kouu ndengu ak ngwek alak chekakimin en mbar reu temik ak bute kouu ko sikobit kwaldechi biik cheboisie amitwogik chutok

en yu kobiik chekarat anget neo somani akobo climate action climate yangachenjen konyolu kenetkei kele kiyae ne. ak chepyosok chu kokakobwa asikobit komwa koaror akoba kit neyache keyai akobo climate change kouu minet ap ketik asikotoret biik komanyo kemeut neoo kot miising'

en yu ko teta nekanam daktari asikobit kinya. kakecher ng'eliepta nyi asikobit kinyaachi mook anan mnyondo nekomite en kutitnyi. kanam biik chekailach gloves ana daktari nebo teta asikobit kinyaachi ng'eliepta tanyitok asikobit komaet mnyondo akobar tanyitok

Inoni ko takitari nekokikuur asikonyaa nekoo chekomiondoos, amun kokobek alak en nechutok chekomioso komai takitari konyaa, kakorut takitarii amun takitari initok ko kinetyiigei akobo ni, ak kakonyaa nekoo chichi sikobiit komobeek negoo.

En yu ko ofisaek joton chebo agriculture sikonetis akobo ngalekab minutik ana agriculture ak kakoyumak icheket ak kotebot kotelelyo alak sikopit kebir pijait noto nekibwoten agopo betut nekominet field ana kiwancha konetishet ngalekab agriculture.

En yu kk takitarii nekokiguur asikobiit konyaa ngamiet nekomioni, amamee ngamiet. Takitari nitok kokisomonyii ngalekab ngamiok, akakonyo asikobiit korutyi kerichek choton sikonya ngamiet asimamee ngamiet.

En yu ko imbaret nelolee kemeut nebokwongut. Nematakai koroobon ak Kimmel suswek anan ketik chekomii imbarani, kanginaam maat kololyoo kobek. Akongeet kityok ngungunyek ak ketik en imbarani. chobot imbarani keteem kityok ak kemin tuguuk.

Ichechu ko toritik chekibai chito, asikobiit kokochi kelchin. Batainik ko kororon kot missing amun momokyingei boishiet newo, kikkochin kityok amitwogik. Aketekyii got nemite. security ,newoo sikobiit komaam tiongiik batainichuton.

En yu ko bandek chekikimin en imbar. Ak miten temindet imbarenyin kopimoni kerichek asikorokyii pampit ak kongol ak beek, akobiten bandek ,asikobar kuutik chekonaam bandek. chemoche sikongeem bandek, kebite bandechuton akebiten kora mbolea bandechuton. Akora kebite chemasai anan weeds chemiten en bandechuton sikobwa komie.

Ichechu ko ingwek che kikuren spinach chekikimin temindet en imbarenyin kororonen kot missing spinach ijuton amun kikimin ak kebit tiongik cheimuche kongem spinach ak kinakaa beek en kasartab kemeut spinach ak kesember ak kitutjineji timdo spinach

pa komonut kot miising' ngwechu kikimin en reo amu dhania kitutu anan ketil en mbar akeseken komengechitu atcha ketesyi ngwek akokonu ladha nekararan en ngwek chekakinde dhania akimuche kora kealda dhania akesich rabinik

Achome kot boishoni boishetab maragwek kemin maragwek yekokoruryo maragwek kebut en imbar. Chechu ko che mesisiek chekotomo koyomyo chekokibut en imbar aketor asikobit kiyoo ak kiam ko anyinyen kot missing maragwek che ngorngoren chetomo koyomyo che mesisiek.

Ichechu ko ingokenik chechang kot missing che kikitej kot neo sikebaen ingongenik juton kikichop koot nemi security neo simonyo tiondo kwam ingongenik. Ingokenik juton ko kikindechinit tukuk cheyeen beek ak tukuk kora che kokindejinot amitwogik asikwomis kityok ingongenik juton en ngoo amomongu saa.

En yu ko ingokenik chekikibau en goo chemomonguu sang. Akechobchii kit neyeen beek en goo yutok ak neomeen amitwogiik. Kiboe ingokenik chu konyil chechang en betut, akologuu mainik ingokenichuton. Konyoon kokwoe kityok temindet kobaibai, kot missing sum kakolok ingokenikyik

Ba kamanut kot mising kasit Nebo baet ab ingokenik yekaketech kot neon kebae ingokenik chemangunen bie chekichapchon oleyame amitwagik akwame koyee bek en yutet akechobe mayainik asimayeisho mainik ako mayame ingokenik chuton mainik amun maityin akonyo kokwei temindet mayainik chik akonyo kwalda akosich rabinik